Mũgarũ na hau kabere, ciana rĩu itũmagĩrũo wĩra wa thukuru thimũ-inĩ. Aciari oothe nĩmerirũo magũre thimũ, nĩguo ciana ithomage na thimũ, na makĩria ya ũguo, rĩu mũthomere nĩwacenjirie. Ciana nicionagio mawĩra ma moko. Mawĩra ta kũruga. Kuoguo mwana nĩeragwo rũcio agoka na nyama, kana mũcere. Ningĩ nĩmonagio gũtuma nguo. Makerwo moke na uthi na cindano, na kinyagia gũtuma burana, kũria makuaga mĩkuha na rũrigi.

Rĩrĩa ndarĩ mũnini, thukuru-inĩ wa mũthingi, nĩtwacemanagia kĩrathi, mwarimũ agatwĩra tũthondeke gĩthiũrũrĩ. Na rĩrĩa twathondeka gĩthiũrũrĩ, nĩtwathomaga ng'ano iria ciĩ mabukuinĩ. Nĩtwakenagĩra ũhoro ũyũ mũno, tondũ nĩtwakoragwo tũnogetio nĩgũtinda tũikarĩte gĩtĩ-inĩ. Rĩrĩa twathondeka gĩthiũrũrĩ, mũndũ nĩeragwo arie kana auge maũndũ marĩa athomete kana tũkorio ciũria. Nĩtwacanjamũkaga mũno, na tũgacokia ciũria icio twĩhamwe, tondũ twonaga ta arĩ mũthako, no nĩ mũthako wĩna gĩthomo.

Wambere nĩ kwamba kũmenya gwakia na kũhoria kambiuta yaku ũkamenya harĩa yakagĩrio. Wakeerĩ nĩ gũthoma ndemwa iria ciandĩkĩtwo. Ndemwa ici nĩ cio cigũgũteithia gũthondeka rĩtwa. O ũrĩa wandĩkaga na bairũ kana benjũ nogũo ũkũhota kwandĩka na kambiuta ĩno. Ũthome ndemwa icio wega, ningĩ ũcoke ũthome harĩa hena ha gũtharia, harĩa hena ha kwambata kana gũikũruka, na kinyagĩa harĩa hena ha gwetha ũteithio ũngĩkorwo ũhatĩte handũ hanini.

Tondũ gĩcigo gĩakwa nĩkĩiraga mũno, njĩra ĩrĩa njega ya gũitĩrĩria maaĩ mũgũnda, nĩ kũhũthĩra tũcuba. Ũgekĩra gacuba maaĩ, na ningĩ ũgakaiga gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ, akorwo nĩ ta mũtĩ wa mũkondobia, kana o mũmera ũrĩa ũngĩ ũrenda ũkũre. Wega wa njĩra ĩ no, nĩ tondũ maaĩ mau, matithiraga narua, na ningĩ matiũkaga me maingĩ, koguo matikũhota kwaraha mũgũnda-inĩ waku, kana gũthũkia ũnoru wa tĩri waku.

Mathomo maingĩ makoragwo kambiuta-inĩ ma ciana, makoragwo ma gũteithia ciana ici kũhota kũmenya kũhũrana na mathĩna ma mũtũrĩre. Rĩrĩa mwana onio kũhũthĩra kambiuta e mũnini, nĩarĩhotaga kũhũrana na mathĩna make kũringana na mathomo marĩa athomete kambiuta-inĩ. Ningĩ, oũrĩa tekinoronjĩ ĩrakũra, noguo maũndũ marathiĩ macenjetie. Kuonia mwana kũhũthĩra kambiuta, nĩarĩkoragwo na ũmenyo mũnene wa tekinoronjĩ na nĩegũteithĩka mũno kĩmawĩra thĩiniĩ wa mũtũrĩre wake.

Ici nĩ ciana cia thukuru na cironekana tarĩ ciana cia thukuru wa mũthingi, na nĩ iratũmĩra kĩndũ kĩhana tarĩ gĩa thitima na marahana tarĩ kĩndũ kana kĩga kĩa thimũ marathondeka, nĩmaronio ni mwarimũ wao, othe nĩmerutanĩrie mũno marorete nahinya marũbũyũtie ũhoro ũcio mũno. Rĩrĩa ciana nini ciagĩa na ũmenyo ta ũyũ cirĩ nini niciĩgũteitheka mũno kĩmũtũrire, tondũ maica maroka tekinorojĩ noyo ĩgũkorũo ĩigũrũ.

Ũyũ nĩ mwana mũnini, na aronekana tarĩ gũgĩthoma aragĩthoma bũndi-inĩ. Rĩrĩa ndarĩ mũnini, mwarimũ angĩonire ta ũtararũmĩrĩra ũrĩa arakwĩra, nĩa kwĩraga uumĩre hau mbere na agakwĩra no nginya ũthome maũndũ marĩa moothe andĩkĩte wanĩrĩire nĩgũo andũ maĩgwe. Ũngĩkorwo ndũnanyita maũndũ marĩa mwarimũ e kwandĩkĩte, nĩ waconokaga mũno na kogũo nĩ twethemaga ũndũ ũyũ, na tũgathikĩrĩria na tũkarora mwarimũ agĩthomithia, nĩgũo tũ tĩkae gwĩtwo hau mbere ya ciana irĩa ingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩuheaga ciana nini mũthingi mwega wa kũmenya gĩtekinoronjĩ tondũ thĩiniĩ wa matukũ me gũka mawĩra marĩa maingĩ marĩhutanagia na tekinoronjĩ, kogwo rĩrĩa ciana ciamenya ũhoro wa tekinoronji cirio nini, nĩmarĩkoragwo handũ hega mũno to nimekũgĩa na ũmĩrĩru wa kũmĩtũmũra na ningĩ ciana nĩcikenanagĩra mũno rĩrĩa cironio ũhoro wa tekinoronjĩ cĩ hamwe. Nĩ njĩra ĩmwe njega ya ciana gũcokanĩrĩra na gũkenanĩra.

Ndĩciragia ũrĩa ciringi ya Kenya ĩrambatĩra kana ĩraikũrũka, ũkĩringithania na mbeca cia mabũrũri maya mangĩ, mũno mũno mabũrũri maya manene. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ oũrĩa ciringi ya Kenya ĩrongerereka, noguo ũthii wa na mbere wa Kenya ũrathiĩ nambere na kwagĩra. No rĩrĩa ciringi ya Kenya ĩraikũrũka, noguo mũtũrĩre wa andũ ũrathiĩ ũkĩhotomaga, koguo nĩtwagĩrĩirwo nĩkũroraga maũndũ ta maya mũno, nĩguo tũgĩe na ũmenyo wa ũrĩa Kenya ĩrathiĩ na mbere.

Ndirikanaga ũrĩa twendete kũrĩa irio cia thukuru rĩrĩa twarĩ thukuru wa mũthingi. Rĩrĩ mathaa makuhagĩrĩria ma gũthiĩ kũrĩa irio cia mũthennya, nĩtwakenaga mũno na tũgakorwo tũmetereire, na ningĩ tũgatinda tũkĩrorera ndirica-inĩ, nĩguo tuone kana he mwarimũ ũroka gũtwĩra, tume tũthiĩ tũkarĩe irio citũ. Nĩtwaiguaga mũnungo wa irio ikĩrugwo, na tũgakena nĩkũmenya twĩhakuhĩ gwĩtwo, nĩguo onaithuĩ tũthiĩ tũkarĩe. Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno kũhe ciana ciĩthukuru irio, tondũ nĩgũkoraqwo na ciana itanahota kũrĩa kwao, rĩngĩ nĩũndũ wa thĩna, na rĩrĩa cioka thukuru, ikaremwo nĩkũrũmĩrĩra mathomo nĩtondũ wa ng'aragu ĩrĩa menayo.

Mwarimũ okire kĩrathi, na akĩũria kĩũria. Ithuothe nĩtwahorerire, tondũ gũtirĩ mũndũ wendaga gũcokia kĩũria kĩu. Noniĩ nĩndoire guoko gwakwa naigũrũ na akĩnjĩra nyumĩre hau mbere ya kĩrathi, na nyonie ciana iria ingĩ gwĩka ũndũ ũyũ. Nĩndaconokire mũno, no ningĩ ngiumĩra, nangĩmatarĩria ũrĩa yagĩrĩire nĩgwĩkwo. Na rĩrĩa ndarĩkirie kũmonia, nĩmakenire mũno na makĩngaĩrĩria.

Ici nĩ ciana cia thukuru wa mũthingi, na nĩ cinyitanĩte moko na nĩ cironekana cina gĩkeno kĩnene. Niĩ rĩrĩa ndarĩ mũnini nĩ twathakaga mũthako ũyũ, na rĩrĩa twanyitana moko, nĩ twanjagia kũina rwĩmbo. Na o mũndũ he harĩa akĩnyagĩrĩrwo akaina hĩndĩ yake e wiki. Mũthako ũyũ nĩ warĩ mwega mũno tondũ twathĩaga tũrutĩte mũndũ ũmwe ũmwe gĩnyagia ũrĩa ũgũtigara gatagatĩ, nĩ we ũgũkorwo nĩa hota. Nĩ twakenaga mũno tũgĩthaka tũrĩ ciana.

Ũyũ nĩ mũgomo wa arimũ. Thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, mĩgomo ta ĩno ya arimũ nĩyũikaine mũno tondũ, gũtĩthiraga mĩaka mĩingi arimũ matagomete. Gĩtũmi kĩnene kĩao kũgoma gĩkoragwa nĩũndũ wa mĩcara . Arimũ nĩmarehagwo mbeca nini mũno na kwoguo nĩkĩo magomaga, o taũrĩa ndũmĩrĩri ĩno manyitĩte irauga, arimũ nĩo matuthondekire nĩtũbatie kũmahe gĩtĩo, kwoguo, arimũ nĩmabatie kũheo mbeca iria ciringanĩte na wĩra wao.

Ciana ciambaga cikerwo ciũke na maratathi oro ota maya manyitĩtwo nĩ mwarimũ ũyũ. Ningĩ makerwo moke na rũrigi, na nginyagia tũramu tũtũ twĩ haha. Rĩrĩa ciana ici cioka na indo ici, nĩ cionagio o ũmwe kwa ũmwe ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũciĩka nacio. Na ningĩ, mwarimũ ũyũ nĩ oyaga ta gĩkundi gĩa ciana, agakĩiga kĩhamwe, akamera marute wĩra ũcio mehamwe, no ona ningĩ, kũrĩ na arĩa makĩrutaga wĩra ũcio marĩ o iki.

Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndarĩ na mũrata wakwa warĩ mũrũaru mũno, na agakoma thibitarĩ-inĩ, kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ. Na rĩrĩa atuire kuma thibitarĩ-inĩ ĩyo, marĩhi marĩ igũrũ mũno, na kwa ũguo, nĩ augire nĩ egũtũmĩra ũtungata ũyũ nĩguo ũmũrĩhĩre thibitarĩ, no ndagĩtarĩ nĩ amwĩrire, ũtungata ũyũ ndũrahũthĩrwo kũrĩha thibitarĩ oro hĩndĩ ĩyo, na koguo ndahotire kũ ũtũmĩra. Ũyũ warĩ ũndũ wa kũgegania mũno tondũ mũndũ ũcio ndarĩhĩirwo.

Ciana nĩikenaga mũno rĩrĩa irathomithio maũndũ marĩa ingĩka cio ciene na moko. Rĩrĩa twarĩ anini, nĩtweragwo tũke na mbembe kana mboco. Na ningĩ tũgaciambĩka karatathi-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩũheaga ciana ũmenyo wa kũhota kũhũrana na mathĩna, kana ihĩngĩca iria mangĩcemania nacio, thĩinĩ wa wĩra wao. Ũtarĩ na karamu, nowandĩke na mbembe ĩyo, na mboco na mwandĩko waku ũhote kuoneka.

Ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ mũno kũmenya gwĩka, tondũ kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, no takũhũthĩra thimũ yaku ya moko. No kũmĩakia, na ningĩ, ũrĩa ũbatiĩ nĩ gwĩka, kana harĩa ũbatiĩ gũthiĩ nĩguo wone ũtungata mũna, nĩ hakoragwo handĩkĩtwo. Koguo, wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kahora, ũgĩthomaga hau harakũrehera kĩ. Angĩkorwo handĩkĩtwo mbica, ũkahihinya nĩguo wone mbica, angĩkorwo handĩkĩtwo nyĩmbo, ũkahihinya nĩguo wone nyĩmbo. Ũyũ nĩ ũndũ wa raithi mũno gwĩka.

Gũthomera nja nĩ gwatũkenagia mũno tũrĩ ciana nini. Mũno mũno nĩ twakoragwo nĩ tũnogete nĩ gũikara kĩrathi-inĩ. Rĩrĩa ciana ciathiĩ gũthomera nja, nĩ icanjamũkaga tondũ hakiri nĩ ciacenjia, na koguo, nĩ ihotaga kũrũmĩrĩra ũrĩa cirathomithio. Arimũ aingĩ nĩ mabatiĩ marũmĩrĩre ũhoro ũyũ, na magacenjagĩria ciana harĩa marathomera, nĩguo mone kana nĩ mekuona maumĩrĩra mega.

Ici nĩ ciana nini, na cironekana ta ciĩkarĩte na mamũ wao, kana cucu wao, na cire na ĩbũku kogwo hena ũndũ ũrĩa irathomithio. Rĩrĩa ciana cihetwo wĩra wa thukuru, mũciari agoka mũciĩ, na akageria kũmatarĩria ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthoma, ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ rĩrĩa mwana aĩgwa kuuma kũrĩ mũciari, nĩa nyitaga ũndũ ũcio tondũ ũndũ ũcio nĩ gũcokerwo ũracokerwo mwarimũ nĩe kũmwirĩte.

Mwarimũ aronekana ta akenete mũno agĩthomithia ciana ici, iria ironekana ta cirĩ na mawathe. ciana iria ciĩna mawathe, nĩ ũndũ wa bata mũno kwagaga gũciga mwanya, no gũcitukania na ciana iria ingĩ, nĩguo ciĩyone atĩ onacio nĩcia bata, na nĩ ciagĩrĩire nĩ kũgĩa na mathomo, ota ciana iria ingĩ. Na nĩguo nginyagia mĩeke yao ya gũkagacĩra hau gabere, yongerereke kana yararame.

Ũndũ wa mbere nĩkũmenya kwandĩka ũkĩhũthĩra kambiuta. Ũkamenya harĩa ndemwa ciothe irĩ, na ningĩ, ũkamenya harĩa ha gũtharia. Na kuma hau, ũkonio gũcora ũkĩhũthĩra kambiuta. Rĩrĩa wonio gũcora, nĩwonagio gũtharia kĩrĩa ũcorete, na ningĩ, nginya kũiga kĩrĩa ũcorete kambiuta-inĩ, nĩguo gĩtikae kũra. Kũhũthĩra kambiuta nĩũndũ mũhũthũ mũno tondũ no ta kũhũthĩra thimũ.

Aya nĩ andũ ethĩĩ na marahana tarĩ kũonio maronio kĩndũ gĩ kambiuta-inĩ. Ũmenyo wa kambiuta na kinyagia tekinoloje ĩĩ yothe nĩ ũndũ wa bata mũno thĩinĩĩ wa mũtũrĩre wa andũ aya ethĩĩ tondũ matũkũ me gũka, mawĩra ma tekinoloje nĩmo me gũkorwo maingĩ gũkĩra mawĩra ma kũrũta na moko. Rĩrĩa tũonia ciana citũ kũhũthĩra tekinoloje, nĩ twamahe mũthingi mwega mũno maica-inĩ.

Mũgarũ na haũ kabere rĩrĩa thimũ yatũmagĩrwo na kũhũra kana kũoya tu, reũ no ũhũthĩre thimũ kũruta mawĩra maingĩ mũno. No ũhũre nayo mbica, no ũmĩkĩre ĩine rwĩmbo na ningĩ no warĩe na mũndũ ũkĩmũonaga ũthĩũ kwa ũthĩũ, ningĩ no ũhote kũona wĩra thimũ-inĩ kana gũthikĩrĩria rendio yaku ũkĩgerera thimũ. Maũndũ maingĩ nĩmokĩte thĩmũ-inĩ.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, William Ruto. Nake nĩacereire kĩrathi gĩkĩ, kĩrĩa kĩna andũ ethĩ, na othe mena kambiuta. Kĩrathi gĩkĩ nĩkĩroneka nĩgĩbange wega, na nĩmahũthĩrĩte tekinoronjĩ. Nake mũtongoria ũyũ wa bũrũri, nĩ eroreire ciana ici na hena ũndũ aramera. Hena mũhũri wa mbica ũrĩa ũroya mbica, nĩũndũ wa mũtongoria ũyũ wa bũrũri. Ningĩ, ciana ciothe nĩcihorerete, cikĩmwĩrorera.

Kũhe ciana cia thukuru wa mũthingi kambiuta, nĩũndũwa bata mũno, tondũ nĩwamahe mũthingi mũrũmu wa kũhũthĩra tekinoronjĩ. Ningĩ, ciana nyingĩ cia thukuru wa mũthingi, kaingĩ itikoragwo na kambiuta, koguo, thirikari nĩyagĩrĩirwo nĩkũhe ciana ciothe kambiuta, nĩguo cimĩtũmĩrage gũthoma, na ningĩ kwandĩka na kana gwetha maũndũ marĩa mathomithio nĩ mwarimũ, na kana kwĩrorera nginya igerio iria cianoka mbere yao.

Wambere nĩkwamba gwakia macini ĩno. Nĩikaraga ndagĩka ĩmwe kana igĩrĩ ĩngĩgakana, kwoguo weterere nginya yakane. Na wakerĩ, nĩkũmĩkunũra nĩguo wone harĩa ũkũigĩrĩra karatathi gaku, wigĩrĩre karatathi gaku, na ningĩ ũrore ithimi iria cirĩhau, nĩguo ũmenye kana ũrenda gwĩka gĩthimi kĩigana atĩa. Wona karatathi gaku nĩgaikara wega, ũkunĩke na ũhihinye harĩa akorwo nĩ hagũkobia ũkwendaga.

Kũhe ciana iheo rĩrĩa cirĩ thukuru nĩ ũndũ wa bata mũno. Tondũ nĩ makoragwo kĩonereria kiega mũno kũrĩ ciana irĩa ingĩ, atĩ o nao mangĩrutaneria no mahote kũheo kiheo ta gĩkĩ. Na ningĩ, kũhe mwana ũyũ kiheo gia gĩtekinonjĩ ta kambiuta nĩ kũonania mũoroto wa thukuru nĩ atĩ, ciana ci batie kũhũthĩra gĩtekinonjĩ kũgĩa na ũmenyo wa kĩndũ gĩkĩ na ũmĩrĩru wa gũkĩhũthĩra na kĩnyagia bata wa kũhũthĩra kindũ gĩkĩĩ thĩinie wa mũtũrĩre wao.

Mũciari nĩendaga gũthomithia ciana ciake na agaciĩra cirute ĩtĩĩ nja wa nyũmba na akanjia gũcithomithia. Rĩrĩa ciana ici irathomithio nĩ ci koragwo na ũhoro wa kũnyita na ihenya tondũ maũndũ marĩa marathomithio haha no marĩa mathomithĩtio nĩ mwarimũ wao. Ningĩ mũciari kũonia ciana atĩ arĩ na bata wa kũmathomĩthia, nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ kaingĩ ciana ikobagia aciari na kogwo rĩrĩa mona mũciari ena bata wa gĩthomo kĩao onao nĩ mekũgĩa bata wa gĩthomo kĩũ.

Gĩkĩ nĩ kĩrathi kĩrathondekwo, nĩ kĩrekĩrwo maũndũ mahana tarĩ ma tekinoronjĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ ona thirikari nĩ yaugĩte nĩ ĩkũheana mathomo ma tekinoronjĩ na mũno mũno ma kũhũthĩra kompyuta rĩrĩa ciana irathoma. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa mĩtũrĩre ya ciana ici nini tondũ maũndũ ta maya nĩ mo matũmaga ciana nini cigĩe na ũmĩrĩru wa kũhũthĩra kampyuta, nginya ciana iria ciumĩte kũndũ gĩcagi-inĩ mũno nĩ cihotaga kũmenya ũhoro wa kampyuta.

Kwarĩ na mũcemanio wa arutani na aciari na nĩ twacagũrĩtwo atĩ nĩ ĩthũĩ tũgũikara harĩa aciari me gũbanga laini moke makĩihũragĩa ĩbũku-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ wa tukenetie mũno na rĩrĩa o mũciari o kaga nĩ twa mũgeĩthagia na gĩtĩio na tũkamwira aandĩke rĩtwa rĩake harĩa ibũku-inĩ na ningĩ nĩ mũciari waũ na ũhoro ũyũ wa koragwo wa mwanya mũno tondũ nĩ twaheagwo gĩtĩo mũno nĩ ciana iria ingĩ thukuru.

Indo cia kwiruta na ndijito thĩinĩ wa gicigo giakwa ,kaĩngĩ cirĩ goro mũno nĩ gũkorwo, andũ aingĩ a gĩcigo gĩakwa matire na ũhoti wa mbeca. Na kogwo matikinyagĩrwo kinyagĩa nĩ ũhoro na kogwo matingĩhota kinya kũgũra indo ici tondu matiũũĩ nĩ irĩkũ. Nĩ ũndũ wa bata mũno thirikari gũtigirĩra atĩ ciana ciothe cia thukuru nĩ ciagĩa na indo cia gũthoma nĩgũo igĩe na mathomo maya ma ndijito.

ĩĩ nĩ nyonaga thirikari rĩmwe nĩ yoyaga itemi rĩa kũonĩa aciari atĩ no nginya ciana ciao ci thome na intaneti. Ũndũ ũmwe thirikari ĩkĩte nĩ atĩ nĩ yugĩte ciana nĩ cĩrĩ tũmagĩrwo wĩra wao wa thukuru thĩinĩ wa thimũ ĩrĩa marĩhũthĩraga mena intaneti. Ũyũ warĩ ũndũ wa bata mũno tondũ o mũciari reu abatirĩe agũre thimũ na nĩgũo ciana ciake cihote kwamũkĩra wĩra wa thukuru.

Wambere nĩ kwamba gwĩkira mathomo maya na njĩra ya mbica. Akorwo mwarimũ arenda gũthomithia ciana ũrĩa tiĩri ũkũagwo nĩ mbura, nĩ kwamba gũthiĩ kũhũra mbica kũrĩa kũũrĩte na tiĩri ũrĩa ũgĩkũũo. Na kĩnyagia ciana ici ikareherwo kĩrathi-inĩ nĩgũo cikonio tiĩri ũgĩkuuo nĩ mbura. Mathomo ta maya nĩ megũteithia ciana tondũ kaingĩ ciana itĩrĩganagĩrwo nĩ kĩndũ cionire. No ciriganirwo nĩ kĩndũ cia ĩgũire, no no hinya kũrĩganĩrwo nĩ kĩndũ cionire.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, rĩrĩa mwana wa mũirĩtu ahikaga, mũciari wake nĩ atigagwo na thĩna, tondũ kaingĩ akoragwo nĩ akũrire na ndangĩhota kũruta wĩra koguo ndangĩhota kuona irio. Rĩrĩa athuri a itũra maikarire thĩ, nĩ monire wega atĩ mũthuri ũrĩa arenda kũhikania, nĩ wega atigĩre nyina wa mũirĩtu kana ithe wa mũirĩtu kĩndũ nĩguo akahota kũrĩaga thĩiniĩ wa ũkũrũ-inĩ wake. Kĩndũ kĩu nĩ kĩrĩa mũirĩtu wake angĩakorwo agĩetha akorwo aikara muciĩ.

Kaingĩ ciana irĩa irĩ kũndũ kũraihu ĩtĩhotaga gũkĩnyĩrwo nĩ mathomo maya ma ndijito na koguo thirikari nĩ yagĩrĩire ĩingĩrĩre, ĩhe akorwo nĩ ciana kabiuta thukuru-inĩ nĩgũo mahote kũgĩa na ũmenyo ũcio na ningĩ, angĩkorwo thirikari ndĩkũhota kũhe ciana ici kabiuta ici, nĩ makĩagĩrĩirwo mathomithie aciari a ciana ici irĩa cĩ kũndũ thĩinie bata wa mathomo maya ma ndijito nĩgũo nao aciari aya merutanĩrie kũgũrĩra ciana ciao indo iria irabatarania nĩguo cithome.

Wambere nĩgũtarĩria andũ a wendi mwega na nginyagia mũingĩ wa bũrũri wa Kenya indo ĩria arutwo marabatara nĩguo mathome. Rĩrĩa andũ a wendi mwega mamenya kana nĩ mabuku ciana ici ĩrabatara kana nĩ indo ingĩ cia ndigito kana nĩkĩĩ marabatara nĩ mekũhota kũmahe indo ici. Makaĩgũra handũ ha gũtũma ciĩ mbeca, niguo ciana ici ci kũndũ kũraihu na kaingĩ iria aciari ao matakoragwo na ũhoti, mahote kwamũkĩra ũteithio ũyũ.

Nduka ta ici cia ndawa nĩciteithagia andũ agĩcigo gĩakwa mũno tondũ rĩrĩa rĩngĩ ũrarĩwa nĩ mũtwe kana dwari ĩngĩ ya ica ikuhĩ nĩũhotaga gũthiĩ na ũkaheo ndawa, ningĩ nĩmaheanaga maũtaro megiĩ mĩrimũ mĩingĩ mĩingĩ na ningĩ ũngĩkorwa wĩna mĩrimũ ta cukari nĩũthiaga na ũkathimĩrwa tũhu kana mũrimũ wa gũtengera thakame nĩũthiaga na ũgathimĩrwo tũhu.

Motungata ta maya ma kũheana ũrigitani wa tũhũ icagi-inĩ kaingĩ makoragũo maheanĩtwo nĩ andũ a wendi mwega. Rĩrĩa andũ a icagi-inĩ merwo marehe ciana ciao niguo ikundio njanjo matekũrĩha kindũ o na kĩ nĩmetĩkagĩra tondũ hatirĩ na mbeca mararuta. No rĩrĩa mangĩrwo atĩ no nginya marute mbeca rĩngĩ kũrĩ na arĩa mekũrega tondũ rĩngĩ matirĩ na ũhoti ũcio. Ũtungata ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, ũndũire kaingĩ ũtambagio hĩndĩ ya magongona. Rĩrĩa kwĩna igongona ta rĩa rũracio, nĩgũo andũ monagio nyĩmbo cia ũndũire makeruta. Ningĩ, nĩ mataragĩrio mĩtaratara ya ũndũire. ĩrĩa mũndũ abuataga akĩenda kũhikania kana akĩenda kũhika. Nĩ ũndũ wo ũndũ ũcio, andũ arĩa anini kana njiarwa nĩ magĩaga na ũmenyo wa ũndũ ũyũ kũmanagia na igongona rĩrĩ.

No nyende andũ a itũra rĩakwa mathomithio ũhoro wa gũthambia kĩoro wega, ningĩ, mathomithio ũhoro wa gwĩthamba moko rĩrĩa mauma kĩoro-inĩ. Handũ ha kũiga maaĩ ta maya mena gabũyũ gaka hau nja wa kĩoro, na hatirĩ na thabuni wa gwĩthamba moko, monio bata wa thabuni harĩ kũhũrana na mĩrimũ nĩ ũrĩkũ, na ningĩ, monio ũrĩa mangĩiga ciana ciao na njĩra ya ũtheru mũingĩ.

Nĩ ũndũ wa bata mũno gwĩthamba moko na thabuni rĩrĩa wauma kĩoro-inĩ tondũ thĩiniĩ wa kĩoro nĩgũkoragwo na gĩko kĩũru mũno, kĩrĩa gĩtaninagwo nĩ maĩ matheri. Rĩrĩa wethamba na thabuni gĩko kĩu nĩkĩeheraga na ũkahota nginyagia kũrĩa wega. No ũngĩthamba na maĩ matheri gwĩ gĩko gĩtigaraga maĩ-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kũrĩa noũgĩe nginyagia mĩrĩmũ mĩũru mũno ya nda.

Wangarĩ Maathai oĩkaine nĩũndũ wa kũheo kĩheo gĩa thĩ ng'ima gĩa thayũ. Wangarĩ Maathai nĩ ahandaga mĩtĩ mataũninĩ na kinyagia icaginĩ, na rĩrĩa ũririo ahandaga mĩtĩ ĩno nikĩĩ kana eraga andũ arĩa angĩ mahande mĩtĩ ĩno nĩkĩĩ nĩ augire njĩra yake ya kũhũrana na ng'aragu thĩinĩ wa bũrũri nĩkũhanda mĩtĩ, nĩguo mĩtĩ ĩyo ĩkagucĩrĩria mbura naguo rĩrĩa kwaura ng'aragu ĩkehera tondũ mĩmera nĩkũhota gũkũra, andũ nĩmakenire mũno nĩ ũhoro ũyũ wa Wangarĩ Maathai na akĩheo kĩheo kĩu gĩa thayũ.

Ũyũ nĩ mũtumia wĩna ũritũ, na nĩkuonio aronio mbica ya mwana wake ĩrĩa akuĩte e nda. Tekinoronjĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩrokire, na nĩ ya bata mũno tondũ andũ aingĩ, na atumia, nĩmahota kuonio mbica cia ciana ciri nda. Na makahota kuona ũrĩa mwana aikarĩte. Ndagĩtarĩ rĩrĩa ararora mbica ĩno, nĩahotaga kuona kana mwana arĩ na wathe o wothe, na akera mũtumia ta ũyũ, nĩguo eharĩrie, kana anyue ndawa iria ingĩhũrana na wathe ũcio.

Rĩu ciana nĩihotaga gũtũmĩrwo wĩra wa thukũru thimũ-inĩ, na makahota kũũrora na kinyagia kwĩrorera mathomo mangĩ marĩa mangĩkorwo intaneti-inĩ. Oho, thukuru imwe nĩcihetwo makambiuta na kambiuta ici, ciana nĩcitũmagĩra gũthoma. Rĩrĩa ciana ciagĩa na ũmenyo wa kambiuta nĩcihotaga kũrora ta mathomo ma mathukuru mangĩ na makahota kũgerekania na makwao, na makahota gũthiĩ nambere.

Rita rĩakwa rĩambere ndekire ũndũ ũyũ, nĩndanogire mũno, na ngĩturwo nĩ moko mũno, nĩtondũ, mũgarũ na ũrũa ndonetio, ndiekire ũrĩa ndonetio, ndatũmĩrire hinya mũingĩ, na ngĩikara mathaa maingĩ ngĩka ũndũ ũyũ. Handũ ha kwanjia kahora thiĩ menyete, oũrĩa mwĩrĩ ũromĩrĩria, thiĩ nyongereire mathaa marĩa ngũkorwo ngĩka ũndũ ũyũ. Ndũkanjie na njĩra ndaihu, wanjie kahora, na nĩũgũkinyanĩra.

Niĩ ndagĩtarĩ, kwa ihinda rĩa wiki igĩrĩ, nĩngoretwo ngĩathimũra mũno, na rĩrĩa ndĩrathimũra na kinyagia ngakorora nĩnjiguaga ruo gĩthũri, na ningĩ, nĩngoretwo ngĩita kĩmira, ona kwĩna riũa na rugarĩ mũingĩ, niĩ ngoretwo ngĩita kĩmira. Na ona ndanyua ndawa, ndikoretwo ngĩhona. Niũndũ wa ũndũ ũcio, nĩndoka nĩguo ũndarĩrie ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩguo hone mũrimũ ũyũ.

Magathĩti nĩmacabithĩtie atĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wĩtagwo Rigathi, nĩakoretwo na ungumania. Ũyũ ũhoro ũkĩte thutha wa mũtongoria ũyũ kũhagũrwo, narĩu nĩkũrorĩkana atĩ, maũndũ make nĩakoretwo na ungumania wĩra-inĩ wake. Mũtongoria wa bũrũri nĩaheanĩte mũkana atĩ nĩekũhũrana na ungumania, gũtikũmakania kana wĩ mũtongoria mũnene atĩa, ndũkũmaka tondũ no nginya wĩingatwo waungumania.

Rĩrĩa mũtongoria oka itũra-inĩ ritũ, nĩamũkagĩrwo na nyĩmbo na gĩkeno, atumia nĩmokaga meyohete macuka mahanaine, na ningĩ makamũkĩra mũtongoria ũcio, makĩmũkũngũagĩra na kũmwĩra mĩario mĩega. Ningĩ, nĩgũkaga mũndũ ũrĩa ũkũnyita mũtongoria ũyũ ũgeni, agatwĩra mũtongoria ũcio marĩa ekĩire rũrĩrĩ ruitũ mbere ya okĩrĩte nĩguo aarie.

Wambere nĩ kwamba gũtĩgĩrĩra atĩ wabici ici, cire na ndawa cia kũigana. Angĩkorwo mũrwaru nĩ aroka thibitari, no nginya gũkorwo kwina ndawa irĩa ciothe arabatarania nĩgũo ahote gũthondekwo. Tondũ kaingĩ arwaru aríĩ mokaga matarĩ na ũhoti nĩ meragwo matikũheo ndawa icio kana makerwo mathĩe makagũre nakũũ nja. Na tondũ matire na ũhoti makaga gũcigũra na kogwo makaga kũhona.

Njĩra ĩmwe ndũmagĩra ya kũmenyerera maĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndaitĩrĩria mĩmera ĩno maĩ rũcinĩ tene mbere ya riũa rĩũkĩte nĩguo mĩmera ĩno ĩkorwo yagucia maĩ rĩrĩa riũa rĩroka. Ningĩ ndikũmĩhe maĩ mũthenya-inĩ tondũ ona ndaitĩrĩria maĩ mũthenya nĩ ũndũ wa riũa ihiũ, maĩ mau no kũniinwo mekũninwo nĩ riũa. Ningĩ njũkaga ngahe mĩmera ĩno maĩ mangĩ hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtakoragwo na riũa nĩguo ĩgatigwo ĩkĩgucia maĩ mau ũtukũ mũgima.

Niĩ ndagĩtarĩ nĩ ndokire thibitarĩ ino kahinda ka wiki igĩrĩ hĩtũkũ na ũkĩndigita o wega no ndawa irĩa wa heire, nĩ cia thũkĩire mwĩrĩ na ngĩanjia kũigwa ũrũ makĩria. Na nĩ ũndũ wohoro ũcio ngĩtiga kũinyua na rĩũ ndacoka nĩgũo ũndarĩrie nĩ atĩa ingĩka. Kana no nyende ũjenjerie ndawa icio, kana ũthece cindano kana ũhe ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩka nĩgũo honee.

Wa mbere, nĩ kwamba kũgĩtĩra nyamũ. Nyamũ ĩno ĩtagũo bunda, nĩ yanogaga mũno rĩrĩa ĩkuĩte mĩrigo mĩritu mũthenya mũgĩma na ndĩngĩ hota gũkaya kana ĩkwĩre nĩ ĩnogĩre. Wa keerĩ, ngari ici cia gũthiĩ ũgĩ cigũcagia nĩ ikũũaga mĩrigo narũa mũno, na ningĩ nĩ ĩkũhota gũkũũa mĩrigo mĩritu mũno kũrĩ bunda na ikinyie kũrĩa ũrathĩĩ. Ningĩ no ũgate ngari ta ĩno na mbeca nini mũno.